Adolita impoka natii atua esaani. Naa kore nena poka naa mpoka naa indim ninyayie endaa o ake, indim ninyayienolgali na keret iseseni, arere imoyiaritin aiko nejia. Ore ena poka naa impoka osero, naaji kienyeji, impoka sidain oleng' nena naret iseseni neitesesen biotisho supat oleng'.

ore ele nganayioi naa ornganayioi sidai oleng oji orpaipai, ore ele nganayioi naa ornganyioi supat oleng. kenyor osesen, kenyor enkoshoeke. naa kishiunye moyiaritin, ee kishunyie imoyian enkoshoke, keji enkarna eina moyian ulcers. kerere. idoolta lelo nganyio naa kisaidia lelo nganyio nkoshoke oleng anaa pee iyata entoki naijo acid, naa ore eneikoni tenetumi ele nganayioi naa, ketiii ilnganyio enkeper olchani, keji enkarna paiapi. naa ore eninko tenitum ilotu nisulu, nilotu nintibir oleng. naa olnganayioi supat oleng. olnganyioi supat oleng tosesen loltungani naa keret. keret sesenlino oleng.